ketii irpayek enewueji netii iltung'anak netii inkera eneji ketaa kitayioki apa irpayek tolchamba neponui nepiki enkop nisalaashi pewosh enkolong peetoyu aitobiraki petumi atekes yiolo naa kulo payek kegira iltung'anak aisaidiana akes kulo payek pitayu orpaeki obo obo peepuo awosh aitaa enkurma ashu peepuo ayierr eku endaa idipa atagolo oleng aaku irpayek laa kinosayu amu idipaki naa atipik enkolong neeku kewosh enkolong oleng neeku isidai, yiolo ena kulo paek kisidai oleng tenepuoi awosh metaa kitaini anaa enkurma peemitoki iltung'anak ainyiang'u enkurma amu amu kisapuk bei enkurma oleng.

ketii ematatui ede wueji netii sii duo olbaribara ine, netii olori, ore tene wueji naa kaitadamu esiai olbaibara, esiai naa kenapita iltunganak etii ewueji nebo .ore ena toki naa esiai e abiria esiai e bodaboda ena .esiai naa iked egari nilak siiduo, iropiyiani pee kidimi aatanap mpaka ewueji. amu ketii iltunganak oshi lemeeta garin, iltunganak oota ogarin neitu etumoki siiyie duo, ashomoyie nena garin enye. keneap kuna garin amu ki cheap fare, me sapuk fare ijo thirty bob arashu naa fifty na kegol sii duo tenaa iloito ewueji nelakua.

Ketii iltung'anak ine netii ng'arin, ketii silamu naa ene wueji, silamu nanu adolita. Yilo tene wueji ijo ketii entasat, ntasatin o nkera ijo keeta oltung'ani obo nye loota entoki ishopokoki inoshi shangilili e congractulation anashu noshi e graduation, nena akeyie. Iyiolo sii duo tene wueji ijo ang' etiiki amu ijo kadolta nkajijik te boo ijo noshi naunoro. Neeku ene congractulation ena toki naata ena tasat.

Iyiolo tene naake kadolta ntokitin naijo arials ntokitin e mapping, iyiolo ena naake itadamu oshi trading oleng'. Iyiolo oshi iltung'anak loas traading, naa keti oshi enatoki komputa enye oleng'. Entoki naitodolu records, progress enye ina trading niasita especially entoki naji forex trading, keeta oshi nchata naijo kuna record naijo kuna tiatua nena tokitin enye. Ketii ina trading ntokitin naijo gold. Yea entoki naijo forex nanu ayiolo nae enyor nkomputani enye.

Ketii osikiria ene, netii iltooi, netii oltung'ani. Kore ene wueji naa enkare netii sii. Ore enewueji naa olturoto le nkare. Naake sidai ena siai oleng' amu teneilo aouku enkare toosikiria, naa ioku enkare sapuk oleng'. Enkare enikimpush too nkolongi kumok amu, inap intaekeni kumok oleng'. Sidai sii duo ena siai oleng' amu minauru teneilo anap enkare amu, ekisaidia osikiria anap enkare. Aisidai tanaa ilo anapa enkare amu ilo atum iropiani kumok, enkituma ake iltung'ana pee ilo aokoki enkare nikincho duo sii ninche iropiani te siai nitaasa naa aisidai ena siai sii duo oleng', naa kaisapot nanu oleng'.

Keetae saving account neetae fixed deposit account yiolo Kuna tokitin na ntokitin different oleng Kuna . Yiolo ena toki naa enkisum oshi te business

Iyiolo enkatini ai naa enkima apa naibunga emurua Ang enchoto oshi nikimanya iyiook . Kishomoita apa yiook ,jumamosi apa Ina olong ,nikipuo kanisa aituku ,after ,after nikinosa en'daa .yiolo pikishukunyie ,yiolo kingira ashukunyie ,nikiduaya empuruo tenelakwa ,nikikwatu oleng . Yiolo pikikwatu ,enkima naibunga enkala Ang .nepej ewueji sapuk amu olameyu apa niaku meeta naa nkujit oleng. Nepej ewueji sapuk oleng ,eyieu inye epejoo nkajijik . Kake iyiolo esidai ekimanya oshi enkalo sukuul natii ine wueji neisaidia iyiook apuo, keeta apa ninche extinguisher near ninche enkima ,nipungua enkima kake keton ake

Ketii oltung'ani ene wueji neeta sii duo laptop neeta nkardasini, iyiolo ele tung'ani keti inewueji aisom iyiok enikuoni teneboli akaunt te Kenya. Iyiolo emboloto e akaunt naa ewoji nipik iropiani inonok. Ewoji niidim aisavei iropiani inonok, ewoji naa ishum iropiani inono pee empurori ashu piintumia kenya tenebau enkata niyeu nintumia iyie nena ropiani. Neeku egira ninye aiexplainaki ajo kaku type pi e bank oshi eetai, kekiliki ake enake ena esidai ashu enda naa kanyo sii duo ina niyeu piindim atabolo ina akaunt e bank.

Oltung'ani ele Neeta esuti ,Neeta miwani, netii enkare ine wueji ,netii si duo ijo ketii iltung'anak ine wueji. Iyiolo ele tung'ani naa kisidai embae naasita amu ijo kegira ai concentrate oleng . Ore entoki nagirae aliki ashu entoki nagirae aisum kegira akenye ae concentrate oleng'. Isidai amu indim oshi anoto pooki toki nagirae Ajo amu ikitii akili pookin ine wueji. Yiolo siduoo kisidai ele tung'ani amu ishope aitobiraki . Ishopo official entoki naa kisidai Ina oleng metaa ira presentable

Ketii iltunganak liapa ine wueji ketii si duo kutitik tokitin nagirae. Kaitadamu Nanu enapa kata e colonization .inapa kata peoru ,pearari iltunganak lorook iltunganak loibor siduoo . Ore ena toki kaitadamu enkiteseka apa naumia iltunganak le Kenya . iltunganak lorook taa ,pedumu kulo tunganak airule iyiook iltunganak le Africa. Entoki nemisidai oshi Ina oleng amu itupaki apa Africans ewueji torono netum ninche ewueji sidai neoruni iltunganak le Africa enchoto enye peo occupy ninche.